etii school naji ololulung'a secondary school nitoki atii school naji narok boys secondary school netii school naji talek secondary school aa boys netiii school naji sekenani primary school nitoki atio school naji talek primary school nitoki sii atii school naji nkoilale primary school.

Era ong'uan. Ore oranki ledukuya, naa oranki orok, nioki oranki oibor, nitoki oranki odo, nitoki si oranki onyori tiabori. Netii likae ake kiti ake sininye oibor otii katikati. Neeku era ong'uan.

Ore orbungei apa ledukuya mzee jomo Kenyatta inakata apa peetum Kenya Uhuru niaku ninye orbungei ledukuya te kenya mzima.

Etii school naji university of Nairobi netii School naji Mount Kenya University nejii sii school naji Egerton university netii enaji Kenyatta university neetai Moi university neetai chuka university neetai sii school naji jomo Kenyatta university of agriculture and technology neetai school naji maasai mara university netee sii enkai school naji pwani university netii enkai school naji university of eldoret .